Tukuk chebokomonut en pichaini ko mii chemukulaik, miten kitung'uik, mii nyanyik ak lokoek alak tukul cheimuche kotoret temindet yekakialda ak kenyor rabinik anan ko yekiboishen en Kaa, chuto kora kotoreti borto konyor kimnotet ak konyorchike tukuk tukul cheimuche koter mionwek anan ko kii aketukul neimuche kokokoimut en bortab chito, yekakoib temindet kobaa siret komara kotoreti asikobit ko konyorchike rabinik cheimuche kotoreten kaa aketukul ak kobiit kotoreten sobenywan kouu kelibanen rabinikab sukul anan ko tukuk chebo kaa chekiole cheuu kial sukaruk kial machanik anan ko sobunit.

Ichechu ko ko kitunguik. Ole kichopto kitunguik kebole kiisto baleliat nebo barakiat sigopit konget ne tililil. Yeitya kiun kotililit kotoma kesegen ak kopit kesegen kora komong che mengechen che imuchi ko rurio en sait nekimokyinge. Nito anyun ko sigopit komagage ye kakiyo. Kiyoito chuto anyun ingwek ak kopit kochop ingwek kokororonekitu ak kwanyinyekitu koboien chito agetugul. Tindo kora kimnatet tuguchu ogotoreti chito eng bortanyin kuo kogoi kimnatet en borto anan ko koter mianwogik alak tugul.

Boisioni bo minetab ingwek achame mising ngamun raisi minenyin ago chokyin en rutunet agopit kisip kenyorchi keljin. Nito anyun kechobe ku betit anan ngo yomiten imbaret nemingin ne magoi koyam kemin ingwechuto che chang keboisien anyun paipusiek cheu choto che miten eng pichait inoni. Keribe anyun chuto kokakisuten kerichek anan ko kakinde beek sigopit konyo en kororonindo agopit kochok sigopit kotoret temindet yekakwalda anan keboisie eng kaa koik ingwek. Bo kimnatet anyun tuguchu ngab tindo rapinik chechang mising yekageip koba siret. Tindo kora kimnatet en borto ngamu igoin borto tuguk alak tugul che kimokyinge kou sigosop kora mianwek eng borta anan ko sigoter mianwek che imuche koit en borto kou tingoek anan ngo tuguk alak tugul che yaachen.

Taerisiek che uchu kotoreti biik. Kiboisien keminen ingwek anan keminen nyanyik anan ko kitunguik ogot. Boisien kora biik che chang otkeminen tuguk cheu bandek, en emet nematamiten mbaret netiana neyome kemin en mbaret neo. Nito anyun kotoreti chito konyorchigei keljin ago boisien tuguk chemengechen agopit konyorchige keljin nebo rapinik anan koboisien tuguchuto cheu ngwek en kaa sigopit kotaret kora matakwal tuguk che chang. Ye kakwo siret koripchin rapinik kora temindet ago ye kagosich kora temindet rurutikab tuguchuto komuche koip koba siret ak koik rapinik che chang ye kakial ingwe chuto anan ko nyanyik. Toreti kora chito chuton sigopit koboisien rapinichoto eng tuguk alak tugul chebo kaa cheu koboisien en aletab tuguk che kiboisien eng ko anan ko tuguk tugul chemokyinge chito eng konyin.